Maũndũ marĩa mangĩngenia harĩ mbica-inĩ ĩno nĩ hamwe na kwona andũ aya erĩ manyitanĩire harĩ kũgetha ngwacĩ, na ngwacĩ nĩ kĩndũ kĩega mũno harĩ mĩrĩ iitũ, nĩ irio njega mũno na nĩitũteithagia na kũhe mĩrĩ itũ hinya, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ maroneka nĩ andũ marĩmĩte ngwacĩ ici kwa njĩra njega biũ, ngwacĩ icio nĩ ironeka nĩ cii indungu kwonania nĩ iraroragwo wega na nĩ itatungatagwo rĩrĩa ira kũraga maũndũ mau merĩ nĩ marangenia mũno.